ore golikinot uni naatum ilairemok loo ilchambai naa tene ng'as aaku imina enchan, neeku ituno kaitubulu tolchamba nedoropu enchan ,ore eniare naa teniun ingaitubulu inonok nenya ikukunik ashu orkuto, ore ene uni naa kidimayu naaji ake nintau nilau sokoni nipik.

ore peemeshipakino iltung'anak kutitik esiai oonkampunini naa nchere, keng'as aaku kiti ormushaara naa sapuk esiai naas iltung'anak kutitik aa ore taa iltung'anak kutitik naa iltung'ana dorropu aa incheoi enye tenkampuni aaku taa taata kulo tung'anak liabori etii supervisor netii kuldo kulie manager neeku naa keetay lelo kutitik neeku meshipakino ninche amu kiti ormushaara lenye naa kisapuk naipirrta pees ninche, ore ake naaji eniko enkapuni naa peyie eponiki iltung'anak ormushaara oosisho toosiaitin.

ore ena siai nitasheki budget naa ore budget naa inkipangat enkitumiata ooropiani inonok arashu inkipangat nitipika oonkaisabuni naa ninche itoosho peyie itum ake naaji ataramatishore inchilingini inonok niaku ore naaji oleng tempalai naijop ena naa ketoosho oltung'ani maesabu elaata enkaji newosh maesabu ooropiyiani enkinyiang'unoto endaa nitoki ake awosh maesabu aa oo entoki naji orgas piiput neeku budget itasheki.

ore ena naa esiai enchama ore enchama naa kitishipisho oleng arashu eeta eretoto sapuk oleng toltung'anak lenyenak aa ore naaji eretoto sapuk oleng nikincho enchama naa keng'as aaku keshumaki iropiyiani nikintoki ake aisho loan niasishore ore kuna ropiyiani naatushuma naa ore kenya piilo aitau eteenunote neeku kumok nakaindim atudung'ie entanai sapuk nayieu iropiyiani kumok oleng.

ore ena naa esiai e mpesa, ore mpesa naa iropiyiani eshum nekintaki iropiyiani ashua withdraw tesimu ino nirriwaki ake sii naaji oltung'ani otii wuejitin neelakua ore ake etii nena ore ake mpesa nikiindim ake ainyiang'u credit tinewoi ashu entoki najo ilashumpa scratch cards, ore scratch card naa credit niwoj nitum atipika nena ampa esimu ino metaa credit nitoki aker aaku indim ake ainyiang'u esimu tewueji e safaricom nindim ainyiang'u ake olaini neeku ina enkipirta e safaricom.

ore taa ilaranyak layiolo temurua ai neng'as aaku ketii oobo oji Leshao leshao netaranya sinkoliotin kumok oleng etii obo oipirrta ojo nosim ai, nitoki ake aaku ketii enkaranyani yioloti oleng naji dj queen netaranya sininye osinkolio oji Enkai enkata Enkai nitoki ake aaku ketii likay aranyani obo oji sanino bless netaranya ake sininye isinkoliotin kumok etii naake obo oipirare ojo olopiro.